Miyo ni ochung' e puodho manyalo bedo ni en puothe kata mokodesha mondo otime tij pur to e luete oting'o alot mar spinach machal ni ong'uedo koa e puodho kanyo

Mogo en gino mitedo go kuon ka kuon en chiemo maduong' ma pile pile michamo go chiemo mamoko to jowa ohere ahinya. To bende mogo inyalo tigo tedo nyuka ma en chiemo michamo samoramora ka ng'ato yweyo kata ka wendo odonjo to idwaro gima piyo piyo tilawo go saa.

Mae en tich mar konyo joppiny yudo tije matindotindo ma sirikal konyogodo oganda kumoro achiel e yo mayot mokochuno nigilaw ofis mantie kuonde mabocho eka giyud konyno. Tijegi bende gin kaka loso opande kata chulo osuru mar sirikal.

mae en jatend piny moluor migosi william samoei Ruto ma en jatend piny mar kenya masani ,kendo en ker mar abich mar kenya nyaka ne kenya yud loch

Kanyo chalo kama ng'anyo ne nitie kata kama ng'anyo dhi embele to obila moro wuotho ka nyadendi moro omako lawe gi toke ,kochalo ng'ama kowe kar arita maber kaluwore ni ng'anyo ao bet kanyo to nyadendi no chal ni luor wuotho kende.

jatend piny moluor migosi william samoei ruto ,ma en jatend piny mar kenya masani kendo en ker mar abich nyaka ne kenya yud loch kd ja tich sirikal moluor migosi opiyo wandayi

Jatend piny mar kenya kendo ker mar abich nyaka ne kenya yud loch moluor ker wiliam Samoei Ruto kod jalupne moluor migosi kithure Kindiki.

Jatich mar sirikal mar kenya moluor migosi Eliud Owalo ka sani en jalup jatend jotich e ofis mar ker mar kenya. To chon tone ochung' ne migawo mar ICT

Japuonj mochung' mbele kanyo no, chalo ng'ama tayo chenro mar romo ni, kata bura ni, ma en mar chiwo paro kata choko paro, e wi weche mag dongruok koae migepe mopogore opogore.

Mae en got manikod lwendni gi yiende ma en kama lee nyalo bedo ni odake kendo dhano bende nyalo pure to en kama ng'atno manyalo dwaro yweyo be nyalo dhiye.

Tijni en mar neno ni nyamburko te matiyo kod ndara, orito chike go moket mag ndara. Kendo gitemo matek mondo gine ni nitie, arita makare ne jogo duto te matiyo kod ndara.

Puodho malong'o, rieko mar pur, jotich, gembe kata rapur, lokro mar olo pi, pi, kothe kod manyiwa.

Mae en jatend piny moluor Migosi William Samoei Ruto. Ma bende en jatend piny mar Kenya ma sani. Kendo en ker mar abich nyaka ne Kenya yud loch.

Mae en stesen mar TV47, ma en od fwambo gi keyo. To jalno majaland habari, ochung' ka oikore mar miyo jopiny weche manyien e sa machon, kaka gitimore, gi kuonde ma gitimore odiechieng' no.